Ee kesidai oleng tenik nkilani tolaini alang tonkujit amu ore piik nkilani tolaini ma kesieki atoyu ataa ketii oaiwuo na keosh neibukoo nkilani enkare neaku kesieki atoyu ore entoroni duo pemesidai niik nkilani tonkujit ashu torkiek melelek etii nkujui elelek etii ngwesu ketii ngwesi enkop neaku kelelek eimaa ngwesu lolo kujit nekedio ore pilo aishop niojo oleng ebaki nitum enyamali osesen lino aa naa ebaki nerii nkukunik natekedoitie nkilani inono tenebo ebaki neima duo irkujit netii entoki naji lasuriak neaku inaentoroni eikata onkilani tonkujit ashu torkiek.

Ee keeku ore teneishori olkastomiai enkishooroto naaji matejo enairagie naaji, nalo Ina oteli, naa keeku enetipat naa te, ninche aa olopeny otii enkoteli amu, ore ninche naa keeku naa, eniko ele kastomai, amir enkarna ena oteli. neeku naa faida teninye. yani, keponaa ninche, kepuonu ninche amu taata nedoli ilikulie twde Nedol tena toki najo mutandao, nenguar enkumoi nejo ntosho siiyie matabai maape aadol ena entoki apa natoduo ela kastomai, neeku ore aohi pee ishooyo nkotelin, aisho ilkastomani Ina rishata, naapuonunye aaku tenebo ninche, naa ene tipat oleng, te ninche, amu kiboloki ninche imilankoni tiatua, kulie tunganak, kedol iltunganak neshipakino, ebaiki naa ore Ade pee ipang ele tungani nelo sii ninye amir enkarna ena koteli nashomo duo aitoomon. nelo, ninye amir enkarna elelo tunganak esidai. oee naa tine wueji nelo, nebolokino ninye oloingang'e le biashara.